Kumok naa intokiting nadolta nanu tenewueji uh kore enedukuya adolita olmonokie lenkanisa naji ene seventh day advenntist naa ore ena kanisa etii sukuul naji TUM SDA uh technical university of mombasa neaku ore ena anisa etiu anaa egira aichanga naa inkera esukuul iropiani naapuo aret inkera nemidim atalaaki ate naa tesukuul amu adolta eigero tinewueji ajo etii enkisoma e online napuoito aisumare ore enkae nadolta sii tena etii olkilikuai oigero teinewueji mincho ening oltung'ani ijoito tenauri ajo maidim neaku etiu enaa eeta ele kilikuai el oltung'ani akeyie oipirta arashu etii iltung'nak naa logira aliki nejia aitoki sii adol inambai esimu naa kajo epuo apik kuna sentei nabo iyata oltung'ani neigeroki naa tinewueji inambai esimu ore enkae tena aitoki adol iropiyiani naigerokino arshu naata enkitanyanyokoto olarikoni ledukuya lolosho le kenya oji ninye Jomo kenyatta neaku nena intokiting nadolita tenewueji.

Ore naa embaye naloito dukuya tenewueji nadolta nanu enkararai sapuk naiputaki inkulupuok nepuoi naa aremoki inkeek naa ajo ore esiai naloito dukuya tenewueji nepuoitai aisho kuna keek arashu kuna kulo kuna tokiting natudokoki ena kararai peetum naa atum intana petilakini atum ashom atuun neeku etipikaki nejia nepiki inkulukuok atua ena ararai kajo nebukokini enkare amu kore kuna keek natipikaki aitolok tokuna kararan ing'uari tenewueji tenkiti rishata naado matejo iwikii are arashu nabo nepuo naa atum intana ore petum intana nelo oltung'ani aitai alo aunoo arashu ebaiki naa ore ena siai naa enapuoi aibooyo toki tiatua olchamba ebaiki naa enaibooyo ink inkueny arashu pokitoki akeyie naltu ainyial olchamba nebaiki sii naa enaibooyo enkare mincho eya enkijape kake ore duo nabadol naa etiu anaa kuna keek eyiuni nepuo aun naku elo ake oltung'ani aitai nepik uh atua enterit olchamba lenye elde chamba sapuk nelo naa aing'ua metubulu niaku enkaitubului sapuk.

Ore naa nabo epoi aadung' irkiek naa kelo naa aitanyamal enkiremore oleng amu ore oshi irkiek naa kepuo aitaki yook enkijepe naji oxygen nepuo ninche aaya naa enkijepe torono nikintai yook najii carbon four oxide ,neaku ore pee edung'i irkiek nelo naa aaku enkijepe e carbon four oxide sapuk amuu mekure etii irkiek ooya ,neitoki sii aaku kiti enkijape e oxygen amu metii naa irkiek oitaki yook ina lelo ina enkijape, neaku enare pee euni irkiek kumok amu ninche oopuo aibelekeny olmanyara lang nepuo aitai enkijepe pookin torino naa elo naa enkeeya tiatua enkishui oltungani, neakukore te enkiremore enare sii ninche iltungana peitai naa ena enkijape najii carbon four oxide ,ore naa peekintai nenare naa nikiyeita ina oxygen metaa kore peekiya oxygen nikiretoki naa sii ninche nkaitubulu nikituuno aitai ina nkijape e carbon four oxide pee elo aret naa enkaitubulu peitobir endaa sidai neaku sii ninche sidain.

Ore na entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa ore enedukuya naa adolita enkaji sapuk naado etii ewueji neimi naku kore etii ewueji niimita eeta ena aji ilgilat kumok opaasha neku ore adolta tenewueji aitadamu nanu ewuei sapuk akeyie arashu inkopisini kituak sapukin sapukin akeyie amu kore tenewueji adolta etii enkopisi arashu erubata naji ene finance netii sii inkulie kumok ake natii dukuya neaku eutu ena nabo ajo erubata nabo ena arashu orgilata obo ele olo naa aitasheki esiai eoropiani naaku aitedemu nanu nena kopisini naa sapukin sapukin nabore naa inkopisini kumok atua enkaji nabo amu indim ashomo nilo atum esiai inena eoropiani nipuku tenkae wueji nilo atum enkopisi enkiremore nipuku teine nintoki abaiki nilo nitum enkopisi enkisuma nitum naa inkopisini kumok ake tiatua enkaji nabo naku sidai ena siai amu elo aiteleliaki oltung'ani esiai badala` nipuku amanaa apuku tewoi nabo nintoki apuku alo enelakua naa kitum ake inkopisini pookin tebebo.

Ore naa tenadol ena toki naa kaitadamu olarikoni leopa oji ninye Dedan kimathi naa ore Dedan kimathi naa olarikoni opa lorkokoyo oshomo aret iltung'anak lorkokoyo pee epuo amirr ilashumpa tenkop e kenya neeku ninche apa laisho iyiok ena sidano nikiata sai nikintore ate ore neena toki naa eh eutu ilo arikoni oji Dedan kimathi ibung'ita em imbaa arashu imasaa naa earare neitoki sii autaki iyiok ilkulie tung'anak akeyie opa oshomo aretokino oninche aara naa peyau naa ina sidano enkop ang ore sii enkae ore inatoki naa naake etumoi tenkop naji ene nyeri amu kore inakop inaalo opa emanya ilo loji Dedan kimathi naku entoki ena nautu erikore apa ilo arikoni oshomo aret olosho le kenya peitum erikore enche oopeny neistayu naa iyiok terikore olashumpa naa aisidai oleng.

Ore naa entoki nadamu nabadol ele ng'anayioi naa ademu olng'anayioi oji ole macadamia ore naa macadamia naa olchata sidai oitai ilng'anayio sidain oota naa isi esidano enye arashu ifaidani enche naa ore nabo ekuna faidani ele shata naa ke eyata eilata naa ore eilata enye elo aret iyiok tiatua iseseni lang amu meeta naa ae nyamali ore sii enkae nake etejoki erita oshi eng'eno oltung'ani oo esiai oltau neaku sidai tiatua biotisho oltung'ani ore sii enkae naake kore ele shata elo aret naa peibooyo enkilukuoni meincho eya osiwuo naa ore sii enkae elo aret inkulie aitubulu pee menkulie elo aret pe enkitau naa aitinyil ilmanyara lang naa aisidai amu eyau emiri nisho iyiok iropiani anaa olosho.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naitadamu enkata opa natii sukuul aore nchere eutu enewueji ajo etu anaa engilasi naitamokishoreki tesukuul amu eeta naa ilorikan omisai neeta imbukui nelio ubao arashu ewuei napuo aigerie olmalimui egira aiteng'enishore nelio enkitanyanyukot naapuo autaki inkera egira naa aisumie neeku aitadamu nanu aikata atii sukuul opa agira aisuma ore sii enkae naitadamu elo neaku entumo ibung'itae duo tenewueji neaku eipangaki arashu eterretenaki naa peelo peepuo aibung'ie entumo neku ore peibung'i entumo petilakini atutai iltung'anak eimu naa enkipirta duo naetuo aas matejo akeyie esiai enkampuni lasima peelo netii ololo autaa ntae te dukuya neaku ina aitadamu.

Ore entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena naitamu ewuejitin napuo aparan iltung'ana petumoki atodol entokitin napashaa ena ng'uesi ashu kulie tokitin neeku ewutu enewueji elo neeku olale loo ng'uesi ashu akeyie aitoki neeku ore tene wueji etiu ena mishori oltung'ani metejinga atua wee gari enye ashu waitoki ake enye ore piloo oltung'ani ajig atua ene elo mikinjori egari teine nikichori oltung'ani oloo arewa ntae neuta ntae tiatua elo alee loo ng'uesi amu ebaiki netii ng'uesi torok ashu naidim atarare ntae neeku epuoito aishoo ntae oltung'ani ngen oyiolo enetiu atua elo ale naa ore enewueji before ntokitin kumok etii wuejitin enkare etii ewueji orkeju ashu ewueji nebore esamburumbur netii sii nkulie tokitin kumok naa ena nanu aitadamu ena toki

Ore taa tenadol ena naitadamu ewueji arashu enkampuni sapuk tiatua olosho le Kenya, omir eilata oo ngarin arashu enoshi nainokieki enkima, nemir sii sininche ilgasi. Naa ore ena kampuni naa keji Total, arashu shell. Ore naa ena kampuni naa enkampuni sapuk oleng', eiputa olosho le Kenya, naa ketii sii ometabaiki inkwapi e ong'ata. Naa ore ena kampuni oshi, eitobir iropiani kumok amu, eata intokitin kumok napaasha. Ore anaa pee idol tenewueji emirita ninche eilata, neata sii ildukain lenye oomirita indaikin, nooshi daikin nasioyo, arashu nasiokini aanya arashu nainyang'u oltung'ani egira asioyi. Nemir sii ilgasi looshi loyieeishoreki, naa aisidai SI ene wueji amu enyil sii nadolita ajo meata olchafu, naake eitobiraki oleng', naa keng'war inkonyek.

Ore naa tene wueji nadolita iltunganak oishopito nkilani naigerokino ormusalaba neishopito ntokitin naisapie enkutuk onkumeshin enye aa face mask. Nelio enapita toki tolbene orok. Naa ore naa ena naitadamu oshi ai olong olpasitai oyeuo alej iltunganak ajoki peyie etoni eitu edaa peet etilaki aatodol Yesu. Nepuo naa iltunganak aatoni tenkata naado etu edaa ometaa neiminie enkishui enye. Nepuo naa iltunganak kumok apa aiminie enkishui enye, ore peyie elotu serkali airash nelo naa aingoru iltunganak ooji ele redcross okulie tunganak naa peyie epuoi aitayu lelo seseni ootuata, nelo ilopasitai anangaki ninche iseseni lenye entim naji ene Shakahola teidi te Mombasa arashu Emalindi. Niaku ore ena iseseni egira aitayu aanap naa inkajijik naashumeiki ilmenenga peetilakini aashom atereten esiai napuo naa aituraa ninche tenkoitoi sidai. Niaku ina adolita nanu egira aasa tene wueji